Ore tene wueji nadolita kuna taata naaji imauani, etii taata i kutitik toi naiboor, naa ketiu anaa ore ene wueji, naa atua enkaji, naa ore taata kuna mauani, naa inoshiake naa naikodieki inkajijik, peyie etumoki naake pooking'ai odolita inaaji atishipayu. Amu ore intokitin naijo kuna, naa inooshi naake napoonaa enkuso, enkaji.

Ore tenkop ang esiai nijo ena onkompitani, nesiai nataa ene dupoto oleng toltung'anak, amu ore taata eetae computer, netareto oleng esiai oltung'anak napashipasha. Ore ninye anaa isiaitin napejuni impala, neshomo aretu oleng. Ore si enkae, nakitumiaki kuna tokiting aitamokie inkera, olmurran, naji petumoki anoto enkarriyiano naasishore kuna mashinini, petumoki naa sinche atayiolou eneikunari technology, pee tenelo netum esiai arashu ebol doi ninye iwuejiting enche naasishore, okuna tokiting, neeta eyiolounoto. Neeku ore enatoki, naa sidai oleng amu ore si tena, na kidim oltung'ani ashomo atoduo intokiting duo taata nelo nemeyiolo, amu ore ake eeta internet, na kidim oltung'ani ai researcher intokiting naba enaa nayieu neyiolou, na kidim ake atoduo pookin.

Ore enasiai nabukokinyeki inkaitubulu enkare aitumia irpaipi oudo, naa esiai sidai oleng amu, keitumia enkare, maakiti. Ah ore taa naji tenanu, namaata enkae duata naipirta enasiai tenkaraki amu ore naa enoitoi nabukokinyeki nkaitubulu enkare, naa ninye nai naata gharama eabori, tenkaraki amu itumia enkare kiti,o naa kitumia irpaipi oota gharama, kake ninye esidai amu eishoo inkaitubulu pookin enkare, netumoki atubulu. Na ore si, ewueji nebo ake ikontrolieki enkare, petumoki naa atamana olchamba pookin. Na ore etubukoki enkare naitemu, neikeni terishata nabo, neeku naa eeta entoki nikijo erisioroto ah enkare, tonkaitubulu pookin. Neeku entoki sidai ena, naa maata naji eduata napaashaa.

Ore taata tenewueji, nadolita olturur loltung'ana nebaiki naaji naa olturur ele lesiai laijo taata olenkiremore, anaa biotisho naa ijo ore isipu naa iltung'anak laata duo taata osirua loijo launching, aa keata duo taata ninche embaye sapuk nagira apuonu aitudulu tolosho amu ore naa piidol ajo etii embao naigeroki teidie wueji, nidol naa ajo etaboloyioki tolkarasha duo aisiepieki, neaaku neitodolu naa duo taata embaye nagirai aibalunye tene aapik metaa official naa ina pee idol ajo edamita naa kulo tung'ana inkaik, naa tenkaraki embaye naa duo taata naloito tenkaraki eloito aaku ene tipat oleng' tialo iltung'anak peetumoki ashom atang'amai, neyiolou sii ajo kaa enkipirta naa tenyoo peyie easitai ena .

Ore taa kuna naa enkiremore onkaitubulu empukunoto emposho, ah ore taata enasiai tenkop ang, na sapuk oleng, tenkaraki amu ore lairemok kumok, negira airem impoosho napashipasha, tenkaraki amu ore taata endaa nanyor iltung'anak kumok, naa nompukunot empoosho. Ah ore doi ninye taata tosiruai, na idol ake ajo metii endaa nainosi meetae empoosho. Na ninye naa pidol tene ajo ore ena kaitubului tene, na ketumi ake sininye tele osho, amu keremito naa ilaturok kumok, petumoki naa anoto mazao, napuo amir petum iropiyiani, netumie si endaa, nitoki si atum empeku naitoki aunie nkulie, petumoki naa aitalala isiaitin enche. Neeku ebae ena natii naa sininye enkop ang tesapuko, negira aponaa dukuya alalau.

Ore taata entoki nagirai autu teewueji, naa impukunot oolpaek, aa keatai naa ilpaek ooji Katumani netii kulo ooji ile Hybrid, neatai naa ake kulie pukunot kumok naing'ua iwuetin napaasha, aa ore taata nanu enkabila nayor e kuna daiki naa inooshi naaji Hybrid, naa ore taata empukunoto e kulo paek, naa kesidain ninche amu keinosayu amu kemelook, naa ore sii tenewuoi aidong' naa kemelok enkurma enye, naa ore sii dei empejore enye, naa keitayu ilpaek oomelook amu ninche naa duo idol ajo kemiri te sokoni naa ninche epuooi ainyang. Naa ore sii enkai duo taata eatai biashara sapuk oolpaek, naa ninche enyori, amu ninche oopuote sokoni oleng', oo nemeetorok siininche kulo lotiiene wueji, naijo taata katumani, kake kiti naa sokoni enye nemeata iltung'ana kumok oonyor ilpaek oijo kulo. Neaku ore Hybrid naa ninche kanyor nanu oleng' amu kemelook.

Ore taa esiai nalotito dukuya tenewueji naa enturore olpaek, naa ore taata ilpaek tenkop ang' naa inkaitubulu naagira ilairemok kumok oleng' airem, amu ore taata enkiremore olpaek, naake eiter tenepuoi airem ilchambai terrishata nemelakwa enchan, nooshikata duo taata eidipaki, aatekes impoosho. Naa kepuoi duo taata areeten ilchambai, terishata eton etii enkiti guarai, netumokini naa ashom ainyang'a impekoi o impoleani, naa ore ake pee elotu enchan e dukuya nneitokini airem ilchambai naa areten peyie epiki empeko, ppee etumoki naa atubulu, neramati naake aiko neija ometabaa anaa neoku, nepuoi aikes, nebeli ake toolchambai nepiki ilkuniani, neyai isitoi, ashu duo taata kulo dukai oomirieki, amu ore ilpaek tenkop ang' neata baishara sapuk oleng' amu endaa nainos pooking'ai.

Ore taa tene wueji nadolita elukunya naigero ajo impukunot oolkuruk lolchamba laa torok tenkaraki inkaitubulu. Naa ore oledukuya ladolita naa olkurto oji cabbage worms, nesujaki aphids, colarado potato beetle, mexican bee cattle, ear wig, slag, tomato own worm, aa ore taata kulo kuruk otii ene wueji, naa keitodolu naaji ajo mee sidain tenetumoyu tolchamba, amu kepuo aitanyamal inkaitubulu, neaku keishaa naake peeyiolou olairemoni paake petumoki naake aibooi intokitin naijo kuna.

Ore entoki nalotu edamunot ainei tenadol ena naa eramatare oolotorok egirai aitumia Kuna moingitie yioloti enaa top bar hives aa oree taata Kuna moingeti naa moingeti ee kisasa naa sidain oleng amu ore tee siai enjumare enaishoo oolotorok naa keisaidia apik enaishoo sapuk oleng naa kerip sii elotorok amu eteshetuaki tenkariano oleng naa metumoki naa ntokitin naijio esuyiai atarasaki eladuo otorok amu eitobiraki tenkoitoi duo ake duo taata naene ake too nkambai naata wire eyeniki duo taata irkeek enaa ewueji natererenaki aitobiraki nidol naa ajo emoingeti sidain nayieu enaishoo sapuk oleng amu ore enaishoo natumi Tena naa ketumokini ainosa nemeri enkae metumi eropiani naidol ake Ajo esiai sidai ena oleng

Ore ebae natii enewueji, nadolita nake imbaa naipirta intokiting naji data bundles, ah ore taata nena tokiting, naa ninche itumiai tosimui kuna sapukin, adolie intokiting nai nimidim atabaiki oltung'ani, ake tonkonyek anaa tiai oitoi neme esimu. Amu ore taata eeta oltung'ani kuna tokiting, na kelo aisaidia ninye petum anoto ilbulabul lolomon, oipirta naa olosho te pooki rishata. Na ebae ena nataretuo emurua ang oleng amu, ore toltung'anak pookin oota isimui, na ketumoki anoto ilomon, anaa irkiliku oipirta naa eramatare, egira naa aitumia kuna tokiting naji data bundles, eeta kuna simui. Na keretoki si amu kebaiki sininche kuldo lemeeta, amu keutaki ake kuldo oota kuna simui, neeku naa ebae etipat ena oleng.

Ore naaji inkoitoi naashumieki enkare pee easishoreki te enkiremore, naa teneiwuouni enkare echan, too imabatini naaji apik iltankii, anaa ildiramuni, anaa dii ninye ilturot naaji tenelo neutaari ake enkare naruko too inkoitoi meipirakinoyu naa enetii olturoto, pee etumoki atushuma ina aare, pee eitumiyai te erishata neme ina, naa ore sii naaji eneiko ina pee eilepunye tumoto enkare naa tenkarake iltankii anaa ildiramuni anaa ilturot naa kepuo naa ashum inaare te rishata naado, neaku kore te enkata enguarai metaa meatai enchan, netumi naaji inaare amu neipungusa gharama naitokini aapuo ainyang'u enkare nabukokinyeki inkaitubulu anaa ake iyie esiai ake iyie pookin enkiremore, neaku ninye naa piidol ajo isiatin nena e maana oleng' naaretu esiai enkiremore.

Ore taa tenewueji nadolita irmurran ong'uan, ogira naake apuo tenkoitoi, amu ore taata tenidol enewueji netiu enaa ewueji nijo sukuul, amu ore duo taata oshi irmurran lesukul le University, naa ena enkishopo duo taata nanyor ninche. Na ke ayiolou nake ajo le University kulo, tenkaraki enegira aikunari tenepuo. Neeku ketiu enaa keing'ua ninche sukuul, epoita naa enemanya, amu ore tenidol naa ke etipika ninche irbenia lenche ingoriong'i irkulie, neeku kegira naake ninche apuo, na ketiu si enaa ijo kenaurate laduo murran, amu kebaiki neshomo duo taata aisuma oleng.

Ore taata indaikin nairag te enkulukuoni, naa keisaidia eripoto ekulukuoni, amu ore ene dukuya naa epuo taata aibooyo empijan enkolong' pee meosh enkulukuoni, pee melo naa aiminie enkare naata. Naa ore sii enkai, epuo kuna daikin nairag' te enkulukuoni aibooyo enkare mincho enap enkulukuoni, anaa ore duo taata tenenapu enkare enkulukuoni aitunguaa enkai wueji, naake eibooyo ninche kuna daiki nairag. Ore sii enkai, naake ore kuna daiki epuo duo taata arip enkulukuoni amu eituny enkulukuoni aitobiraki minchoo eorioro, nepik enkulukuoni metaa etii tenebo, neitobir metaa keata enkulukuoni sidai, pee etumoki naa nooshi kutiti tokitin natii atua enkulukuoni ashomoita neitobir enaduo kulukuoni, metaa keponaari ninye empolea. Neaku ore kuna daikin nairag naa kerip enkulukuoni oleng' amu meaku duop taata enkulukuoni elo anyamalu tenkaraki imbaa naalo aitanyamal enkulukuoni.

Ore taa imbaa uni naidim aing'ura agira ainyang'u oltanki, naa ore ene dukuya naidim atejo naa nchere, enkidimata ele tanki peyie ebik. Ore sii enkai naing'uraa esapuko oltanki, naaji tesrisioroto we enkare naata. Ore sii enkai baye naa kaing'ura aa material naitobirunyeki ele tanki. Neaku ore toonena baa, naa kalo asuj ajo kamaa enkidimata nalo abikie ele tanki naa kelo neishu ilarin aja, paatumoki naa atayiolou oltanki oishu naa ilarin kumok anaa oloishu ilkuti arin, naa ore sii enkai naa lazima pee aing'uraa bei enye paayiolou naake tanaa kebaiki iropiani duo nateretena pee ainyang'ie. Naa ore ena bayie, naa peyie aing'uraa naa esapuko enye, paatumoki atayiolou tanaake eitiemu esiana enkare duo taata nayioou tewueji naya ele tanki. Neaku imbaa e tipat nena tenalo nanu aing'uraa nanu paatumoki naa ainyang'u ele tanki, peemaya naake oltanki leme aalo aret.

Ore enabae naa enetipat oleng temurua ang, amu ore enabae naa enkiguran empira. Ore enedukuya, na ke eyau iltung'anak kumok oleng tenebo. Amu ore peponu iltung'anak oing'ua ilubot napaasha, neeta intiimi enye naapuo aiguran, neponu naa iltung'anak opaasha netumo tewueji nebo. Ah ore si enkae, naa kentoki sudai amu, elo taata aponaa enkishooroto olmurran lopuo nai teneeta enkishooroto enkiguran ompirai, nelo nai neyiolou si iltung'anak ake oyieu ilaiguranak, nelo naa netum lelo ayiok dupoto naitoki aponarie enkiguran enche, aiguranaki nekwa tiimi sapukin, arashu toi ninye ineboo. Na ore si enasiai, na keponaa osotua toltung'anak amu ore naji petumo iltung'anak tenewueji, naa ketumoki atayiolounoto, neng'ari imbaa kumok, na ake ore tenelotu olarikoni neng'amaa ninche, nirorie nitukuj, netumoki naa iltung'anak ataa nabo. Neeku sidai enabae.

Ore entoki nagira aasa tenewueji, naa kadolita iltung'anak ojing'ita ewueji nesheta oleng, amu ore tenidol enewueji, na ketii egeit, najing'ieki anaa naipang'unyeki auluo. Na ketiu anaa ore enewueji, naa sukuul nijo taata college, naisumare naa inkera. Neeku idol naajo ketii egeit na ore naji iltung'anak ojing'ita, na kidimi atujur neyiolouni ajo long'ai kulo, naa kanyioo eyieu, arashu tenaa naji inkera esukuul anaa iltung'anak oyioloi, na keibalunye ake ate, eimu inkadii naishooki ninche, petumoki naa atijing' ewueji nijo ene.